kĩrĩa kĩnjũkaga meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa ndona ng'ombe, nĩ kũririkana atĩ ng'ombe, nĩcio cia thomithirie gĩthomo gĩakwa gĩa cekondarĩ na nĩ irĩ umithio mũnene. Tarĩu ũngĩkorũo nĩ ũrĩithagia ng'ombe, ng'ombe no ikũhotithie kũonaga irio ciaku cia o mũthenya. Tondũ hingo ĩrĩa wendia iria rĩaku rĩa o mũthenya, ta thaa ici iria rita ĩmwe tũragũra na ciringi bote baĩ, na ciĩ ciringi bote baĩ, o mũthenya ng'ombe yaku ĩngĩrutaga rita twendi ndũkwaga ciringi ciaku ciganona cia gũkũhotithia gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku. Ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũrĩ umithio.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno nyonaga nĩ mũrĩmi aigĩte magetha make nja macinũo nĩ riũa nĩgetha matigathũke. Niĩ ngĩrora mbica ĩno ndĩrona tarĩ ũyũ tarĩ ũrĩmi wa mbembe, nĩ mbembe aigĩte nja acianĩke ciũme, nĩguo cigĩe na gũikara matukũ maingĩ itegũthũka. Ũyũ nĩguo warĩ ũũndũire wa agĩkũyũ wa tena wa kũmenyerera magetha mao magethũo nĩguo matigathũke. Ũngĩhũthĩra ũrĩmi ũyũ mbembe ciaku nĩ cikaraga kahinda kanene itathũkĩte. Ũyũ nĩguo o na niĩ ũndũ ũrĩa hũthagĩra gũthondeka kana kũmenyerera mbembe ciakwa itigathũke na nĩ cikaraga ihinda inene.

Ũrĩa twĩkaga na ũrĩmi ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa ũgĩkũyũ nĩ atĩ twetagĩrĩra mbembe ciothe ciũme ciahandwo na cikũre. Tũgacoka rĩu tũgeterera nayo mbembe ĩrĩa ĩĩ thĩinĩ wa mabebe maya ĩkorwo nĩ yakũra wega. Yakorwo nĩ yakũra wega, tũgathii mũgũnda tũgatemenga mabebe mau mothe, na twatemenga mabebe mau mothe, tũgatigithũkania mabebe na mbembe. Mbembe tũgacioya, tũgaciũnũra wega, tũgacihũthĩra gũcirĩa, namo mabebe tũkahe mahiũ maitũ.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie na gĩkĩro kĩnene rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Nĩ gũkorwo atĩ ũngĩrĩithia mbũri ici cia ngondu rũrĩrĩ-ini rwitũ, tondu nĩ kũndũ kwĩ riera ihehu na rĩhiũ, mbũri ici nĩ ciĩkaga wega muno. Na ũngĩcirĩithia, ũgũre kamwatĩ, ũkarĩithie kwa ihinda, nĩ gacokaga gakagĩa na ũgakaheithia mbegũ. Na kagĩa mbegũ nĩ gaciaranaga , na tondũ ngondu ĩno nĩ ĩkũraga naihenya, nĩ ũmeĩndagia nayo o naihenya. Na ĩrĩnjagĩra ciringi mĩrongo ĩrĩ, nginya ngiri mĩrongo ĩtatũ kũringana na ũrĩa ĩigana.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩĩa ndona mbũri kana ng'ombe ĩthĩnjitwo, nĩ kuona atĩ, hingo ĩrĩa yathĩnjwo, kwĩna andũ marakenerera. Ta rĩu ũngĩrora mũthuri ũrĩa wĩ haríĩ na thimũ, no wone mũthuri ũcio nĩ mũkenu. Kũoguo andũ aya nĩgũkenerera marakenerera ũndũ burani kũringana na rũrĩrĩ rũao. Ta ithuĩ agĩkũyũ, nĩ tũkenagĩrĩra rĩrĩa twathĩnja mbũri tũgacemania ithuothe na akorwo nĩ tũkũhĩtanĩtie, twathĩnja mbũri na twarĩanĩra na twanyuanĩra, tũgacoka kũheranĩra na mũtũrĩre ũgathiĩ na mbere, kũoguo rĩrĩa ndona mbica ĩno ĩ ndirikanagia atĩ nĩ ũnyitanĩri wa matũra na andũ aríĩ mũriganĩtie mũgĩkenerera kaũndũ kamwe kana kangĩ.

Gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda kuoha mbũri ngingo mũkwa nĩ atĩ hĩngo ĩrĩa woha mbũri ngingo na mũkwa, mbũri ĩyo nĩ ĩrĩaga handũ hanene mũno. Wamĩhũrĩrĩra kamũtĩ na wamĩoherera handũ burani, nĩ ĩrĩaga handũ hau na ĩkahinyia na ĩgatiga kũrehe mbara cia mũciĩ. Ta rĩu no ũkorũo nĩ kũrĩithia ũrarĩithia mbũrĩ ĩno, ũkore mbũri ĩno ndũkũmiohete ma mũkanda ngingo na yakorũo atĩ nĩ yoima harĩa ũkũmĩigĩte yathiĩ kwa ũrĩa mũrigainie nake, na hingo ĩrĩa yathiĩ kwa ũrĩa mũriganĩtie nake, angĩkorũo nĩ mũndũ wa mbara no gũthiĩ ũguo mwambanĩrĩrie kũrũa na nĩ kĩndũ hatarĩ na nĩ kĩndũ ta mbũri mũrarũira tondũ nĩyathiĩ yarĩa gwake. No ũngĩmĩoha na kamũkwa, mbũrĩ ĩyo ĩkũrĩa hau haku na ndĩngĩthiĩ hau hangĩ. Kwoguo nĩ ĩguteithĩrĩria kũrũa ma mbara cia kĩmũciĩ tondũ mbũri ĩyo gũtirĩ handũ hangĩ ĩngĩthiĩ, ĩkũrĩa mahuti marĩa me hakuhĩ nayo na ndĩngĩtua mũkwa ũcio ĩthiĩ handũ hangĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, mũtumia ũyũ wĩ na thani anyitĩte na guoko kwa ũrĩo, nĩ gũtahia aratahia nyama kuuma thaburia-inĩ akĩgayagĩra andũ. Kũguo nĩ kuonania akĩgaĩra andũ acio nĩ gũkenanĩra marakenanĩra kaũndũ kau mareka. No gũkorwo nĩ iruga mena rĩo kũu, no gũkorwo nĩ andũ macemanĩtie kũu magĩkenerera kaũndũ kamwe kana kaũndũ Ngai amekĩire kanene, makauga marĩanĩre na mathĩnje kanyama. Kũguo nĩ, mũtumia ũcio kĩrĩa areka nĩ kũmagaĩra aramagaĩra kuonania wendani thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Agĩkũyũ.

Ũndũ ũyũ kĩrĩa wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa agĩkũyũ nĩ atĩ mbũri nĩ kũrutwo irutagwo gicehũ, igacoka igatwarwo kĩharo-inĩ kĩnene, cikarekererio. Ta rĩu ũngĩrora haha mbũri ici harĩa irĩ, nĩ ta ciĩ handũ thoko-inĩ, cietereire kwendio. Tondũ nĩ kuonania mwene mbũri ici ena mbũri nyingĩ mũno, cigakorwo atĩ nĩ iramũhũmia kũrĩithia, kana gũkorwo acigĩte ciĩ cia mbiacara, atĩ rĩrĩa ciaingĩha na nĩ akinyanĩria haríĩ augĩte atĩ ciakinya kiwango gĩkĩ nĩ kwendia ngwendia. Nĩ gũtwara acitwarĩte thoko-inĩ akĩenda igũrwo ona ũboco wake wa o mũthenya. Tondũ atuĩte ũrĩithia wa mbũri nĩ taguo mbiacara yake.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa waru, ingĩtua kũruta mũndũ ũrĩa angĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ nĩ athiĩ thoko, agũre waru ũyũ, na agũra waru ũyũ oke aharĩrie mugũnda wake na kũenja tũmĩtaro, na enja mĩtaro ekĩre thumu after arĩkia gũĩkĩra thumu, oke ahandĩte waru ũcio. Aũhande wega na hingo ĩrĩa ũkaimĩra, waimĩra agathiĩ arĩmĩre wega, arute ria na ekĩre gabataraica okorwo nĩ kĩrĩa ga CAN, ekĩre ga CAN nĩguo waru ũyũ ũtunguhe ũtige gũkorwo wĩ mũceke.

Mĩtugo ya gĩthomo maumĩrira maguo thĩinĩ ya Kenya, nĩ atĩ, mathomo marĩa tũracoka gũthoma rĩu na marĩa marĩ ma tene, matene mũndũ nĩ ahotaga gũthoma na ũgathoma maũndũ maingĩ mũno. No rĩu ũngĩrora kĩria maumĩrira ma gĩthomo matirathiĩ wega. Tondũ andũ nĩ marariguo kũrĩa thirikari ĩrenda kũmaroria. Ũngĩrora ta rĩũ gĩthomo gĩkĩ kĩrarehirwo, kĩa CBC, kĩrauga atĩ, gĩkauga atĩ mũndũ arĩthomaga subject inyanya ngina kenda. Na ngĩrigaca naadũĩ, cigakorwo nĩ nyingĩ. Mwana ũcio agakorwo ndangĩhota gũthoma subject icio ciothe na ahote kũnyita kĩria gĩthĩinĩ wakĩo. Koguo tũrahe ciana maũndũ maingĩ marĩa citangĩhota gũkuwa na hakiri ciao. Tondũ mũndũ o ũrĩa arakũra, noguo meciria make memanene, nĩguo angĩhota gũkuwa maũndũ maingĩ.